Aneno kae alod boo, to kute moko ni kwome matindo tindo mang'iso ni ati en kod two. To inyalo geng' mae ka ogone yath maowinjore, manyalo riembo kute go kendo wee ka odongo maber.

Pith mar cham mopogore opogore to kata kamano cham man kar ka ni oganda ,to aneno ka en gi tuo nikech ite oboke ne ni kod gik moko ma orudho orudho ma onego ogone yath mondo odong' maber

Nene ayudo ng'eruok ahinya e gweng' kaka japur mar alot maber. To kendo nene omiyo ji nene ohero aloda nikech nene an japur maber, to mae nene omiya pesa nikech ji ne biro nyieo to niwach ng'enyne ji mkang'eny ma odak e mier oknyal chamo gik mopogre kod alot pile pile.

ikawo tong to iketo e kendo e pi to iketo e kendo ichwake kuom dakika piero adek ae to ingado cucumber matindo tindo bende iketo ,iluoko nyanya maler tingade peaces matindo tindo ae to carrot be ipayo maber to ingado matindo tindo be iketo a eto avacado iluoko maler ka iseluoko maber to ingade ka isengade to e n be ingade matindo tindo to ikete kae to chae bende iketo pi maliet iketo pi e sufuria to ichwako tikete majan gi sukari tiole birika maber.

Waru en chiemo ma ji mang'eny ohero, inyalo ted kode chips to iuso to mano en kod nengo. Inyalo use en owuon manyiso ni pod en kod nengo. Waru onogono inyalo ted godo gikmoko kaka bajia to iuso, to ji nyieo manyiso ni en kod nengo. Waruno mar mondo omi ochop kae, nene opidhe onyiew manyiwa boketne, nochul jokmatiyo e puodho manyiso ni en kod nengo ahinya.

oket pi maler e kendo ae to oweye ochwakre kuom dakika matin to oolo chak to oweyo kuom dakika matin to oketo majan to oketo mach ma piny nikech en ja chak nikech onyalo yienyo ma opukre, ochuake maber ae to oketo e sukari, kose kete sukari ae to oweye otusk matin mondo ochwiny ae to ochunge kose chunge to oole e kikombe ma owinjore omadhe

Ikao poi to iluoko maler ikao avokado be iluoko maler, aito ikao cucumber be iluoko maler, ingado poi aito ingade matindo tindo, ingado ovakado be ingado matindo tindo, cucumber be ipogo matindo tindo, carrot be iluoko maler aito ipoko pot e aito ipoge matindo tindo en bende. To, ichwake kiriwe kod minji kisechwake maber tiketogi kanyakla aito ringo moro bende inyalo bedo go kanyo be ingado matindo tindo maber, aito aneno oduma bende moro matindo tindo be obok karka moket kod alot alot moko kanyo be iketo kanyo

Aneno olembe mopogore opogore mani kod nengo mopogore opogore. Aneno kit makate mopogore opogore kae. Aneno bluebands, yoghurts moko kanyo mani kod nengo mopogore opogore. Aneno mogo mar ngano bende nikae, en bende en kod nengo. Aneno tray ma ikete tong',bende aneno e shelf kanyo man kod nengo. Gigo molos kar kaegi ,gini nolose bochul ng'at manolose manyiso ni en kod nengo.

Opur puodho maduong'. Ka osepuro puodho, to obuse kendo ote oteng'e maler. Aeto ogol yugi go e puodho. Ka osegolo, to ogo mtache ma kotiyo kod tol across mar puodho no, ogoyo mtache maber gosegoyo, to oketo kodhi, aeto oiko

Ka asepone, to aluoke maler gi pii. Ka aseluoke maler gi pii, to apoko toke. Kasepoko toke ma ok cham no, to achamo nyaiye no ka agolo kodhi no, kodhi mantiere e iye no

Pur mar sunflower. sunflower en gima ber ahinya ka ng'ato opidho, kendo en kod pesa mang'eny ka ng'ato use. To sunflower, inyalo ti godo e loso gik moko mopogore opogore. Kamoting'o mor chiedo, inyalo los inyalo los kode chiemb dhiang', kendo en gima ber ahinya seche ma oti kendo en gima jaber ma maneno ma jaber ahinya seche ma ntiere a puodho. Inyalo los kode chiemo mopogre opogore, chiemb gwen, chiemb rech, chiemb dhiang', kata chiemo ma bende ma dhano chamo

Pur kod tinga en gimaber ahinya kendo ahere nikech tinga en gima puro puodho maduong' e seche matin, oloyo puro kod dhano kata puro kod dhiang' nikech puro kod dhano kata puro kod dhiang' nyalo yware to ndalo to kalo. Koro tinga ka ipurogo to onyalo puro puodho maduong' e seche matin kata e eka ariyo onyalo puro odiechieng' achiel to puro maber kendo okunyo piny maber moloyo kaka dhano kata dhiang' nyalo puro gi kwer.

Nyanya iolo kothe e seedbed to iketo, igenge mar mondo kik lee kethe kata kik chieng kethe,.Ka osegenge kamano to iweye ochako tii ka iolone pii pile pile mar mondo ochak dongo. Ka osechako dongo to ipuro kuma duong kuma idwa pidhe kuma oromore kod kodhi aito igoyo buche ka iweyo thuolo ma owinjore ekind nyanya ka nyanya mar mondo mi gidong maber. Bange tiketo manyiwa e bur ka bur, Ka oseket manyiwa e bur to ikao kodhi to inyumo kendo idino tiende maber. Iolone pii mar mondo omok ochak dongo. Ka osemoko ma ochako dongo to irite aito idoye kairto igone yath mar fruit and flower. Ka osegone yath mar fruit and flower to iguro ne kete kata itweyo ne tol e rasir masire mar mondo mi kik opodh seche ma ogolo fruits mar mondo fruits ne go kik kethre ka omulore kod loo. Bang ibro gone kendo yath ma miyo obedo, obedo motegno aito koro ka ipone ka osechako kuo

Pith mar spinach, spinach en alot mamit ahinya kendo aneno karka ka opidhe maber to irrigation itimo e tiende, mae o, kaka ochalo ni nyiso ni orite maber kendo iolone pii moromo to chieng bende oyudo morome. En chiemo mamit kendo konyo gik mangeny e del

Barruok mar mtaro, mtaro obarore kaluore kod samoro nene ogo mtaro matin to pii ngeny koro omuomo kata samoro koth ochwe mangeny ma pii obaro mtaro ma odonjo e puodho .To mae ka otimore kamae onyalo ketho cham matie e puodho ka oolo ne pii mangeny tomiyo cham go otho kata onyalo miyo rech mantie e pii, ei mtaro go tho nikech seche ma oologi e puodho to ok kuonde tee man kod pii ma, man kod pii man gi ngimane nyalo yudore to mae onego ogeng ka ngato ,ka igoyo mtaro madongo dongo mar mondo omi seche ma koth ochwe mangeny to pod pii ridore maonge barruok mar mtaro

Ng'atni goyo mtache ma pi bare mar mondo omi oyud kaka otimo irrigation ne puothe, to mae konyo ahinya nikech puodho mangima dhiyudo pi mowinjore nikech seche ma obare kamae to mtache mopogore opogore go pi donje maber to oyudo kaka oolone puodho pi ma oromo.

Pur mar oduma itimo e puothe madongo to itime e yore mopogore opogre. Ipuro puodho maduong' aeto igoyo buche kosego buche to iketo oduma, iketo kod manyiwa mar DAP. Bang'e ibiro doye tiketone manyiwa mar CAN ka idoye mar ariyo, ka osedoye to irite matin kendo tidoyo iye mar ariyo ka idoyo iye kendo mar mondo omi odong maber aeto irite ka iriembone winy tiriembone nyaka ong'eche ma osebedo ka ketho cham kuonde mawadakie gi.

Nene arito rombe maber kendo rombe nene dendgi ler, nene amiyogi pi moromo kendo nene atong'onegi lum takelonegi kuma gidakie. Ma nene omiyo ji nene ofwenya kaka japith maber mar jamni kaka rombe kod diek nikech ne an kod rombe mang'eny kendo nene anyalo usogi to ayudo pesa mang'eny ahinya. Rombo ne en lee maber kendo mamuol maonge wach kod ng'ato.

Aneno gimoro machalo net ewi alot kod pawpaw ni. Mae nyalo bedo ni gengo lee maricho manyalo bedo ni biro ketho gik moko kaka ongeche maturo kor skuma ka skuma pod tindo togiketho kata winy machamo it skuma kagiketho

E aluora wa puothe madongo ka mae ichungo tangi but puodho to isombo pi ka iolo e tie skuma e tie kabich ka tie kabich nikech mashinde mag kiro pi ka mae pok ochopo. To ma en yo ma watiyo go ni en yo ma ber nikech kabich duto te yudo pi to itimo kod ji mang'eny ma oket ka moro achiel mar mondo mi kabich go te ool ne gi pi to gi yud pi moromo.

Gige tich ma adwaro e tijni gin gikma itiyo go, masinde ma itiyo go e nyiedho kanyakla kod materials ma otigo e loso odni mar mondo mi abende anyal loso ot machal kamae ne dhok. Aito gikma dagomb ngeyo gin chiemo ma dhok gi chamo momiyo dendgi ler kamae kod kaka oritgi kaka togin dhok mangeny

Opur puodho ma oromo aeto opidh bel. Ka osepidho bel to odoye e wang' sa kendo oketone manyiwa e wang' sa, aeto bang'e obiro nwoyo doye mar mondo omi iye obed maler seche ma ochiegni chako golo bel. Aeto bang'e orito winy e puodhono mar mondo omi kik winy keth belne go ka oriembogi mar mondo omi bel otim maber kaka otimo maber kae.

Aneno ka odumagi nikod osimbo mabeyo makelo mor. Tung' mar puodho mbele kucha aneno rangi moro maratong' maber ma opiyo maber makelo mor. Machielo aneno ka puodhoni duong' ahinya kendo en kakoduong'ni en kod rangi maber ma uniform makelo mor.

Pith mar oduma. pith mar oduma en pith maber ahinya nikech kar ka aneno ka oduma otimo maber kendo gigoyo madongo ahinya. Mae nyiso ni ati tijni notim maner kendo oduma nodo e wang' sa banoketne manyiwa ma oromo kode kendo chieng' noyudo maber nyaka pi. To mae e kaka dwarore mondo omi ji oti tij puodho ahinya to pur mar oduma mar mondo omi oduma onyag mabeyo kendo madongo kaka magi. To kosechopo kamae to iridhe titere dala tisuse aeto ilose to ikane.

Gini en gima nikod nengo ahinya kendo en kod pesa mangeny. Nenenause mayudo pesa mangeny ahinya kendo ne achame to en gima mit ahinya. Strawberry en gima mit kendo kiuse to en kod pesa mangeny, to en gima ngenyne kethruok mare ok yot ka irite maber mowinjore.

Kaka ji goyo mbaka karkae kendo ji mor, mano kelo mor ahinya, aneno ka gin kod gikmabeyo beyo kaka nyanya ma ochiek mabeyo, avokado, kitungu, nyaka pilipili hoho bende aneno kagin go karka mabeyo mago duto kelo mor. Aneno ka ji bende moko nitiere mbele kocha manyieo to mano kelo mor ne jogo mauso. Aneno tange moko e wi pilar moro kanyo, mago bende kelo mor kendo gin gik mabeyo ahinya.

Teknolojia mar blokchein en teknolojia mageng'o data mar mondo omi kik ng'at ang'ata ma okowinjore oyude mar mondo omi oyude. Mae en yo ma kende ma nyalo miyo ng'ato los pesa kod gimoro e seche ma ogeng'o jokmokowinjore oyud gimoro e...

Ka itiyo kod rachungi kaka mae, iolo oduma matin nikech en rachungi ma imako kod ji ariyo. Iolo oduma ma ji ariyo nyalo ting'o kendo nyalo yiengo maber mar mondo omi chilo oo piny. To mano timore ka kapera opedh piny mar mondo oduma matindo manyalo tony bakal ,ibro kwany kata ibiro jow to ikuoro kod hamiero.

Ka otiyo kod rachungi to oger rachungi man kod tiendene maboyo boyo, mamiyo, manyalo miye thuolo mar yaro oduma go maber to omede thuolo bende mar miyo yugi go opukre piny. To ok oket, okowe yugigo pukre piny, opedho kapera kaka mopedh kar kae ni to yugi go koo kanyo kod oduma matindo tindo kotony ma oo piny kanyo to oduma go ibiro jow to ipidho gi odheru kata ikuoro koda miero

Lwanda Magere ne en ng'at malich ahinya e sigand joluo. Ne en ng'at mane nego, thone ne tek to ne en ng'at ma otegno malich miwuoro. Ne en ng'at mane otamo jii mangeny nego to en kod nengo nikech ne otimo hon ni madongo kendo nene oloyo lweny mangeny ahinya ne joluo

Lwanda Magere nene en jaluo mane nikod huma ahinya .Nene en kod nengo nikech noloyo lwenje, neotayo joluo e loyo lwenje mangeny ahinya kendo ne en ng'at. mane jii ogeno mangeny ahinya e gweng. Kata kamano ne en ng'at mane thone tek kendo ne en ng'at ma otegno ahinya mane ne jii noluoro mangeny e gweng kindego

Regular health checkups ma ondik kanyono en kod nengo ahinya. Mano nyiso ni ng'ato onego bed ni ng'ato nono ngimane kinde ka kinde mar mondo omi oyud kaka onyalo rito pien dende, to mano en gioma nikod nengo ahinya e ngima dhano.

Agombo ng'eyo kaka itiyo kod gima daktarino tiyogodo ka opimogodo chuny mamano, to agombo nyaka gino ma daktarino tiyogodo ma otiyogodo kopimogodo chuny mamano ni mondo omi abed kode to ang'e kaka itiyo kode mar mondo omi abende ati kode.

Economy nikod nengo, en kod nengo nikech en ema otayo kaka jopiny odak. Energy and environment bende nikod nengo, energy nikod nengo nikech en emitiyo kode thoth jopiny tiyo kode. Food and water, magi to nikod nengo moloyo nikech dhano oknyal dak maonge pi to kendo dhano oknyal dak maonge chiemo. Consumption en kaka dhano tiyo kod gik mopogre opogre go. Health bende nikod nengo nikech dhano oknyal dak maonge ngima. Human rights bende nikod nengo ahinya nikech dhano nyaka dag ka ong'eyo gigo ma onego otim kod gigo maok onego otim.

Institutional infastructure nikod nengo nikech infastructure mondo mi onego obed e institution moro amora, nyaka gik moko nyiew kanyo, nyaka nyiew gigo ma iloso godo nderni kod infastrucures mantie kuno manyiso ni gin kod nengo. Inclusive Education practice bende nikod nengo nikech jogo mapuonjo jii gin jokma ichulo manyisoni gin kod nengo. To gin bende ne gisomo magichulo puonj mane opuonj gino manyisoni tijno nikod nengo

Ahero nyasi mar nyombo mar jo maasai. Nikech, en nyasi makelo jii kanyakla kendo chiemo jii chamo mopogre opogre kamoting'o ring'o, jii madho chak, kanyakla kod chiemo mamoko mag jo maasai. Kar kae, ikelo gik mopogore opogre kaka mich, kamoting'o diek, dhok, kanyakla kod jamni mamoko nyaka pesa. Kar kae, okelo anyuola mopogre opogre kamoro achiel kamoting'o anyuond nyako, kod anyuond wuoyi makoro kaw nyakono. En gima ber nikech oriwo jii kanyakla kendo en gima miyo jii chiemo kanyakla kendo onyayo osiep mantiere e kind familia ariyo go

Ng'ato oyudo masira kae to ma masira mar mach. Haneno ka itemo timne first aid kod ng'at moro ma obet ko rwako long' marachar ni. Masira mar mach no owang'o lwete, to aneno ka otere, kama entiere no ok ang'eyo ni en kama chal nade, lakini en masira mar mach kendo aneno ka kwonde moko rokware ahinya moloyo kwonde moko. En masira marach ahinya

Aneno ka nyithindo omor kae ahinya nikech gitiyo kod teknolojia manyasani. Aneno ka gimor ka gidiyo laptop to laptopni en gima ber ahinya kuom nyithindogi kaka gin e skulno nikech laptopni ginyalo timogodo research mar gik magikia molo ni gidhi penjo japuonj to laptopni en gimaber ahinya ka nyithindogi tiyogo nikech en kod gikmoko duto ma nyithindogi somo kendo nyithindogi ka otimo reaserch to ginyalo yudo gikmoko te.

Gini thoro yudore e suptande, en masin ma ng'enyne yudore e ICU kendo itiyo kode e somo ngima mar jatuo machiegni tho ma imedo oksijen. En gima aneno ka daktarino ema ong'eyo kaka tiyokode kendo olerone jokma gingodo kanyogo kaka itiyo kode. En gimanyalo konyo ngima ng'ato ahinya ahinya to ng'atma ohingore ahinya.

healthy prepared mother minimal discomforts, mae nikod nengo nikech ng'a mamiyo onego obed gi ngima maber, onego obed kod ikruok makare, kod koso kod chandruok matin ahinya. potential problems or complications identified as early as possible, sa ma be nikod nengo nikech samoro amora ma chandruok nitiere, onego bed ni ifwenye chon to imanyo kaka inyalo konye. safe delivery of a healthy infant, ma bende nikod nengo nikech, seche ma inyuolo nyathi, to onego onyuole eyo makare ma onge kod hinyruok moramora, to onego obed nyathi, ma nikod ma nikod ngima maber. prepared father stroke partner, ma bende nikod nengo nikech wuon nyathi kata ng'at ma rito nyathi machielo kopogre gi miyo min mare, onego obed kod ikruok makare, mar mondo mar rito mar pokea nyathi ma obiro no. prepared siblings and grand parents, mae bende nikod nengo, nikech nyithindgi nyathi ma onyuol no, onego obed gi ikruok makende mar rito nyathi no, kendo da dan gi kata kwar gi nyathi ma onyuol no, bende onego obed kod ikruok makare mar rito nyathi ma koro onyuol no

Bag ma iting'o e tok kamae, ema ahero. To gimomiyo ahere, oyot ting'o kendo inyalo keto e gik mang'eny e hiye. To kata kamano, inyalo keto gik mang'eny ka moting'o laptop, sime, kod gik moko mang'eny to gin kod gin gin safe e iye kar kanyo kendo ng'ato ok nyal yaw bagno ma ok iwinjo. En gima yot ting'o kendo inyalo ting'e kuom seche mang'eny ka ok i ol

Nene anyalo wuoyo kod osiepe na kendo anyalo ne anyalo wuoyo kod jonyuolna kaka ne gin ma bor. Simo en gi ma ber ahinya ka ng'ato ni go nikech inyalo nyaka loso gi ng'at man oko. Ahinya to seche mi itiyo gi apps kaka whatsapp. Sim en gi ma ber nene atiyo kode ka anyalo loso kode pesa kendo anyalo gochone ng'ato ang'ata ma chunya dwaro. Gi ma kendo sim ber go en ni inyalo somo kode e intanet ka itiyo kod teknolojia ma nyasani. Simo en gi ma ber ahinya ma onego ng'ato obed go.

Oganda mag Maasai gwedho wuodgi ni, imiye gweth, aparo ni owuok e okang' machielo kodonje okang' machielo. Owuok e nyathi ka obedo ng'at maduong', koro imiye gweth kod ng'at maduong' ne

Onego omany yien ma otuo ariyo, aeto obedo kod gimoro ma manyalo mako mach eyo mapiyopiyo, kaka yugi kata oboke moko ma otuo. Aeto, oketo achiel konindo piny, to achiel, oketo kochung'. Aeto rudho achiel no ewi monindo piny cha, ba nyaka omak mach. Ka mapiny cha osemako mach, tokaw yugi ma otuo ma mago ma otuogo to oketo kata lum ma otuo to oketo to gino mako mach, kosemako mach, to kamano e kaka osemoko mach

Eee oyudore kwonde moko. Ma en Wi-Fi ma i connect godo e internet to itiyo godo kitimo godo gik mopogore opogre. Inyalo connect kode e internet to i browse kendo i loso kod osiepeni online. Seche moko, inyalo connect kode e internet kitiyo kod simbi, kata laptop ki connect gi cable e buche maneno kanyo go. To i inyalo neno kode videos mabeyo mamori e YouTube, kate TikTok, kate Facebook. To kata inyalo chat kod osiepeni bende, e Facebook kata e TikTok kata e WhatsApp ka itiyo kod gini ka i connect e i connect e esim kata e laptop

Ee oyudore kwonde moko. Gini en Wi-Fi, ma i connect gi sim, kata i connect gi laptop. E laptop i connect e gitiyo kod cable tisoe e buche ma ariyo ma blue ma rambulu kata kod maratong' no, to i connect e ela e laptop. Kata, inyalo connect e kitiyo kod Wi-Fi. To itiyo kode e internet kise connect titiyo kode e internet e timo gik mopogre opogre. Inyalo neno kode videos e TikTok kata e app moramora man inyalo gombo neno gie. Inyalo chat kod osiepeni e Facebook kata e WhatsApp kata e apps mamoko mamoko go eko

Somo ka itiyo kod teknolojia ma nyasani. Aneno ka jii obet, to gibet ka ging'iyo kompiutas mekgi mantiere e mbele gi. To nitiere ng'ato ma ochung' mbele kanyo mapuonjogi. Ng'atni nyaka bedni puonjogi kaka owinjo giti kod kompiutas ma gitiyo godo go, kendo en konde kompiutas go gin gik maber ahinya ka ng'ato ong'eyo tiyo go. Gin gik ma ng'ato nyalo tiyo godo e timo gik mopogore opogore to gin e gik ma sani ng'eny ji tiyo godo e piny kae

Aparo weche mag bengi mag omenda, motudre kod weche mag omenda. Postbank, en bengi ma ng'ato nyalo kenoe nyalo kane omenda, kata ma ng'ato nyalo hole omenda. En bengi maber ahinya, ma ng'ato ka ihole to iduoko kod interest mapiny, kendo ka iholo to gimiyi pesa ma idwarono e yo ma e yo ma owinjore eyo makare kendo mapiyopiyo